Elukungu taa ena naitobiraki te eilata nepiki spices tenebo o juice naiblendaki, ore naa eninko pee inya ena daa ing'as naake nimpakua ena kuku apik kunda saanini naatii emisa ore pee iindim atipika niponiki kuna spices arashu salad natii kando tenwuei alafu nisurve naa juice ninya endaa ino ore pee iraposho nibaraki aitadoyiorie enkare.

Enkiremore naa ena naloito dukuya tolchampa. ore naa kuna benek naaba anaa initodua tene naanyorri naa skuma wiki. ore kuna natii abori naa nkujit natoito. ninche epiki enkulupuoni natii enkare. pee mitoki enaduo are, aitik oleng arashu pee mepej enkolong'.miremo tenkop. teninko naa iji, nilo ai preserve enaduoo are, nitubukoko inaduo aitubulu inonok.

ore taa ena nidolita tene naa olotoroki eng'ues naa ena kinyi oleng' naaked imaua aitumia imaua aitobirr naa entoki naji enaisho oo lotorok ene tipat naa ena amu tenimirr nilo atum iropiyiani niidim atudung'ie intona naaba anaa iniata ore eniare naa ekitumiai sii duo ake te ndaa aapuo naa aelie imukateni nebak sii enaisho oo lotorok oloirobi

Eramatare taa omotonyi naloito dukuya tene ne enetipat naleng amu kisho yiok kuna motonyi irmosor onya nkera esidano aa bioto oleng pre enkae kisho yiook kuna motonyi nkirik nisho si yiok manyoya napuoi aitaas siatin kumok anaaaitobirie sweatai ashu akeyie aajo kilani.

Ore naa enaloito dukuya tene naa enkiremore ekapish ore entoki naitishipisho tenewuei naa ore kapish niidim aitumia tiang' enaa mbuka ainosie orga;i ashu kuhlie daikin akeyie yeyote. Ore sii kuna benek enyenak eboo naa kidimi sii aitotie nkishu.